En ireyu okere olee inoni ko lokoyat ak ko lokoyandani ko motokinyoru mising en olinyon amun uuii kot mising amatomine biik, lokoyandani koter amun tindo tukuk cheuu kotok ak ko en kingereza kechome kekuren lokoyat noton netindo kuinoik, lokoyandani olekiomndo koterter, sikiam lokoyat konyolu kiun korong, yoon koriun itil ak rotwet anan ikeny ak iun eut koyob oengu, en oriit kotindo tukuk chetou cheonyiny kot mising anan tindo banyek chebure kwonyiny kot mising ak kokimuche kiam noton, koraa yoon iome lokoyandaniton imuche iyam ak tukuk cheterter, imuche itesyi chumbik, sikaruk anan ko chemintilil aketukul sikwa nyinyit kot mising, lokoyandani kora kotindo kolait neanyiny anan nekaran kot mising en oriit, inditil ak ko lokoyandani komotokimine mising en olinyon amun motonomekee ak oliton.

Kit nenyone metinyun inoker logoyandani anan inoker logoechu mii pichaini netaa okere ole korur kot missing logoechu en mbaraniton ako korur koeechekitu kotok kele kokararan kot missing mbarani ako koruryo kotok kole siche chepkondok nebo kot missing yealda. Logoyandani komotokinyoru en olinyon kot missing amun motomine biik chechang logoyandani ako logoyandani komotochome koam biik chechang en yuu amun mongen komonut nenyinet. Logoyandani ko anyiny kot missing ngandan tindoi taste neter yan kakiam. Moe komintilil yan kakiam ako tindoo banyek chemoe kochilokse yan kakitil orit. Kimuche keboisien logoyandani kinde tuguk cheterter anan amitwogik cheterter kotiengei kele ochon. Logoyandani kora kotam kochome kenyor en komosta noton neoo maat ako chang ropta kot missing

En ireyuu okere ole inoni ko mokobchat ako mikobja ko kit nebo komonut kot missing en borto mokobja ko kit Koraa neui sikemin anan kit ne ui koraa neroisi komee ngemin amun imuche konun yon kakimin kotiyengee ko kachanga beek lekokiminchi . Olekichoptoo koroi en gaa koterter kot missing amun teyengee kele kemoiniamde nee anan kemoi Ichop iteste nee. Koroi kemuche kechop kechopto tukuk cheterter, imuche kechop ketesta tukuk che chapati ak tukuk alak che Chang ak imuche Koraa kechop sikeamda kimiet olekichooto koroi en kila ak kila kichemushoni ak ketilotili ak kichemusha bo koruryo komie, yon kokoruryo anan yekakichemusha ni kimuche kinde maa kekaranga nii ak tukuk alak cheterter ak en kilasishek alak ketesto tukuk cheu kiteri asikopit kiamda tukul.

boishoni koo mineet ab mananas, ago boisheet negoroom kot mising ago koche keyochii kasiit neoo amun boishoniton komee tugut cheterter asigeyaai, sigemiin mananasissyeek kotiyengee imbareet nemoee iminchi kot kotkoo imbareet anan kemoche iminchi kogabungui , miinet ab mananas konyoluu kogorimin mananas asinyoruu metoek choton chemuche ibiit anan imiin koraa, asigemin mananas ichuton konyoluu itindoii metoek cheboo mananas chegigobataa inaam inde keringonik anan igerr keringonik asinde kosuub kee, koraa ko mananas sigoruryoo koibee oroweek chechang kooot mising ago moee kegany ak keribe kesemberchin koot mising. mananas ichuton kotinye rabinik anan chepkondook chechang koot mising yoon kenyoruu chito oleoldechinii anan mungareet neganam komyee

kiiit netesetai en yuu ogeree olee tesetai minseet ab logoek anan mineet ab ketiik chebo logoek, en ireyuu ogere ole mii chi negobuur en taban en ketiton iih togu kole kotwoe kochobe kouu niton, kouu kechobe kouu niton iih keguren kicrofteni ketik choton chebo logoek ooh togu kele kicrofteni logoiyaat noton negiboree afagado ago kacraften ak agee, karaan mising ngeyaai kouu niton amun konu logoeek cheterter ago konuu kochanga logoek karoon koiiyoo kouu niton, uui kot mising keyaai boisyooni amun moee keyaai anan nyoluu konain chii nyolu kotindoo ngomnotet nebo keyaai kouu niton omuun nyoluu ingen olegitile asiyaai kouu niton ak koruut komyee komoyomyoo ketik anan ketik chebo logoek chuton

En imani ko tam kopitunat koroi missing en korenyun ako Nini ko minutyo noton nebo komonut ko missing. Minutyoni nganda ui korur anan ibe orowek che Chang sikorur minutyo niton ko ngorur ko konu lokek che Chang kot missing cheimuche kiam. Minutyo niton nii konyolu kerib yon kimine amun rutu kou ketit monyolu kwam tugaa anan komusuchok yon kokorut. Minutyo nii kotam kechome kemin sikiam lokoek chik kot missing amun onyin okikiyan en olinyon kele tese korotik lokoyandoniton, ole kiomdo lokoyandoni ko terter amun kokonye bokorur komie ako kiome lokoyandoni kou niton mokiyoe sikiam lokoyandoni kepetesi orit akiam panyek choton chemii orit chetokokoron missing kalainyin nii akoo mokiome pertet amun ngwan.